Megol eninko tenisum oltungani ena siaai oleng, amuu ore teniyeu niyiolou ena siaai, naa lasima piiyiolo enkiremore, naaku entoki sidai engas naii teniyiolo esiai pookin enkiremore, naa tenimiyiolo naa pookin naake, ore naii enanu najoki oltungani naa lasima peata angas olchamba oremi, ore aitoki teneidip aaku keeta olchamba naa keifaa neata ntokitin naareemie ale chamba naa tenechomo naa keifaa, keatae nena tools naaremieki olchambai anaa olchembe, enkijiko, ore etiu neja, ore kuna koshen naa noshi koshien naamelok, neaku ore kuna kwashen, ingas aikorogen enterit paa itumoki taa atuuno kuna kuashen.

Ore enabae nebae sidai oleng tenees oltung'ani. Amu ore ena nendaa. Na ore enadaa, na idim aitushula ontokiting kumok. Amu ore ele naa ormalenke. Nore ele tung'ani lotuuno enadaa, na kelotu enadaa aret ninye, amu kidim aawa ele malenke osokoni, nelo amir, neeku ore enabae nebae sidai oleng, amu kebaiki ninye naaji keunoki ninye nai keon. Neun ake tolchamba lenye, nitotiyie keon na teneeta nkera nenya onkera enyanak, arashu nenya akeyie ormarei lenye naa. Neeku ore enabae naa keyieu naa kilepunyeki, amu ore ormalenke nentoki sidai teneun oltung'ani.

Ore tenadol nanu ena toki naa kadolita entoki sidai oleng' amu ore eunoto orkikua naa entoki sidai naa ore tenadol nanu kulo kikua tena pisha naa kadolita sukari ore entoki nalotu indamunot ainei naa sukari nang'as alotu indamunot ainei amu ore oshi entoki naitayunyieki sukari naa kulo kikua, keetai imashinini naitobirr nikanyikany kulo kikwa netumi naa aanoto sukari neeku tenibung'a naai iltung'anak aun kulo kikua naa entoki sidai oleng' amu mitoki alau ninye sukari naa ore ninye naai kulo kikua iya ninye naai sokoni aitoki naa nilo amirr nitum iropiyiani sidan. Neeku ore ena naa embaye sidai oleng' tenees oltung'ani amu ore orkikua naa entoki sidai oleng' teniun naa keeta sii iropiyiani sidan.

Kore tenekata ena pisha tenadol nanu, naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa kadolita ajo eweji sidai ene amuu ore olopeny le ineweji arashu tenieta ena CCTV arashub enda esitima ana eseeng'ei namanita eukuta ino naa entoki sidai oleng amuu keaku idol ntokitin pooki naagira endelea te nkang ino arashu te sukuul tanaa ake sukuul etipikaki naaku ore ena naa entoki sidai amuu keaku inakata ore ira iye secure ira oltungani amu keaku idol ntokitin pooki naagira aajing'u ingeet ino arashu naagira ake iye aimu lmilango ino entoki pooki naimu eukuta ino, ore ena inkae sekenkei naa sekenkei naa keeta ositima, nekaku teninyikaki ninye ineweji naaku ikiwuoch naaku ore ena naa entoki sidai oleng teneata oltungani.

Kajoki naai nanu iltung'anak tenayieu naliki eniko teneyiu neyioloub ena siai ore enajoki keyieu naa ing'as aata olchamba lino sidai liindim airemo pee milo airem ewueji oltung'ani ore aitoki keyieu naa iata empeku enaa tenakata enikidolita tenewueji etuunoki cabbage ore cabbage naa etuunoki aitobiraki amu idolita ajo rtipikaki mpaka irpaipi le nkare, neeku ore nai nanu enajoki iltung'anak kajoki ninye pee eng'as aayiolou enkiremore nepuo aayau nkutiti courses kuna kutitik naisumieki iltung'anak agriculture enkiremore neeku ore ena naai naa entoki sidai oleng' teniibung' iltung'anak.

Ore nai nanu enaas peyie aas enasiai, naa, kang'as aitobir emukunda ai. Kang'as airem, metanana enterit, neshula ina terit, naing'oru si ntokiting naijo olchala, olchala sidai loyendana enatoki natuunoki, enaa tanakata tenikidolta tene etuunoki hoho, ore kulo hoho, naa keretisho oleng amu keeta ropiyaiani sidan oleng tenai sokoni. Ore etiu nejia, ore ninye enadaa, naa idim inye nai siyie aitushula wendaa ino, enkiti daa ino niyierita tiang',nore ai toki, ore piyieu nias enasiai, kifaa naiyata eng'eno naa niasie enasiai. Enaa naji tenitaasa enkiti course ino, na ekiret naji inakata, keeku inakata entoki sidai nakata amu keeku naa iyiolo entoki niasita.

Ore tenewueji naa ketii emukunda ore ena mukunda ketii oltung'ani logira amanaa tiatua naa ore ele tung'ani logira amanaa naa kegira aing'uraa olchamba lenye arashu egira ninye abukoki olchamba lenye olchani naa ore sii tening'orr ele naa kishopito inkabuut naa ore inkabuut naa entoki sidai oleng' teniata igira amanaa tolchamba lino amu keeku kiibung' mitoki esarng'ab aisumbuaa oltung'ani ore sii ai toki ore inkabuut enaa enidolita ajo ketii ele shamba esarng'ab oleng', neeku meyieu naai inkamuka kuna kutitik dorropu neeku inkabuut naai naaretisho oleng' tenewueji.

Wore tena pisha nadoolta tedukuya nanu, naa kekira aitodolu entasat. Naa wore ena tasat, etuturo engumoto, naa wore tenijio aingorr aitobiraki, olchani keeta olchani lounito tolchamba lenye. Naa kesidai esiai eunoto orkiek tenkop pookin, amu wore irkiek, naa keji oshi keyietu enchan. Wore aitoki tenewoji, naa kadoolta ajo etuuno ena tasat ilmaisurin. Naa wore ilmaisurin, naa endaa sidai oleng' teniun oltungani, amu ekiret tenkata ninye ninyamal amu iindim naaji atimira lelo maisurin, ninosie nitum iropiyiani, naa wore niana ropiyiani naa ekiret toonkoitoi naapaasha. Wore aitoki, wore lelo maisurin indimidimi ninye naai intae ainosa tenkang' inyi, naa keaku inakata etareto intae ina daa oleng'.

Ore ene naa ketii inkera are, ore kuna kera are naa kibungita hoho too nkaik. Ore ena naa inkeremore, ore aitoki tenkalo kuna kera naa ketii imbuka, ore tesiadi naa ketii ilkikua naa ore ena poookin naa esiai enkiremore naa ore enkiremore naa entoki sidai oleng' amu ore naji ore tanakata enaa enaa natuunoki tena mukunta, naa kidim naaji atiimir naa keretisho nena ropiyiani naaji tenetumi atimir kuna tokitin. Ore aitoki ore tanakata kuna kera naa kebulu eyiolo esiai enkiremore amu etasiokito aayiolou aton kutiti, netasiokoki aaliki aton aa kutiti neeku aidapa aatayiolo.

Ore embae naitiship nanu tena siai enaa tanakata tena pisha natii ene woji, naa ore ena enteke, ore ena teke naa kesidai tenilotie enteke oleng' oltungani. Amu ore enteke tenilotie nikitum jam naa ore mitum jam iidim nakata nibaya ewoji niyieu asioyo. Ore nakata tenisioyo neeku nakata imbungusa isaai nigira duo alotie.

Ore naai nanu enajoki oltungani loyieu niteru ena siai e kinyozi naa kajoki naai nanu pee eng'as alo aisumia ena siai ning'oru enkiti course dorrop nelo aisumia ena siai amu ore ena siai teniyieu ninteru oltung'ani naa lasima piiyiolo entoki niasita neeku ore naai entoki edukuya pee eyiolou naa atabarnisho ore ai toki naa pee inyiang'u imashinini kuna naabarninshoreki enakata idipa atayiolo atabarnisho, ore idipa ainying'u kuna mashinini naa kifaa sii neeta ositima amu mibarnisho oltung'ani miata ositima ore aitoki iyieu olorika ele lotonie ele tung'ani ligira abarrn neeku naa kenare naai teniata oltung'ani nena tokitin naa pookin eton itu iteru ena siai.

Ore entoki nanu nadamu tenadol ena baye naa kadamu apa atii sukuul apa eton ara kiti naa ore tina rishata oo naa tanakata nidolita tedukuya ena kerai tene naa ketii ntokitin naagirai aajoki pee epaash amu ntokitin torrok, ntokitin naa aijo enkima, ntokitin naa ijo irkiku, ntokitin naa ijo eembe, ntokitin naa ijio isoitok onkulie pookin naa akeyie naa kenare pee epaash enkerai naidim naaji neyaki niinyial osesen lenye.

Ore ena naa impooshok , naa ore imposhok naa endaa sidai oleng. Naa ore esidano omposhok naa minyiala ninye asioki . Amu ore impooshok naa tenitu iyier pee ipik ake ewueji sidai naa kebik terishata naado . Naa ore imposhok naijo kuna natii ene wueji naa indim ninye oltungani atimira teniaku naji inoto nkumok , ore inkulie naa inya tenkang ino , onkera inonok ashu inya openy tenaa keyie ake openy , niaku ore ena naa entoki sidai oleng amu ore impoosho naa keretisho too nkoitoi kumok.

Wore ena kipirta naa enetipat oleng', amu wore ilmashungua, wore ninye tosokoni naa kinyianguni oleng', naa keeta iropiyani sidan. Wore ninye kulo machungwa, tenintayu ninye enkare enye paa imirr arashu pee iwok, naa kenyor osesen, naa enkitobirr sii osesen lino. Neeku wore ena baye naa enetipat oleng' amu wore ninye kulo machungwa lidolita tenewoji, naa kemiri ninye naaji, naa wore niana iropiyiani nikiret iyie oltungani, neeku wore ena baye naa embaye sidai oleng' naai teneibung iltunganak aas.

Ore enaiko oltung'ani pee etum ena baye naa kiidim naaji oltung'ani, teniata enkiti wueiji olchamba lino tiang' naa iindim naaji atuuno naa kuna poosho, naa ore kuna poosho naaji teniidip atuuno nipik olchala ore kenya teneoku nintayu naa nintobirr enaa enidolita tenewueji venye nitobiraki ore tenaa impoosho inonok tenaa ituuno niasie biashara naaa aintayu ake niya osokoni, teneyieu oltung'ani netum enabaye naa iindim naaji ashomo osokoni ninyiang'u naaji niya enkang' ino tenaa ijio piilo ayierr, neeku ketumoyu enabaye toonkoitoi kumok oleng'.

Ore tenewueji naa kaidim nanu atejo ore ele lee otii tedukuya iyiook lotii ena pisha tenewueji naa kegira aitobirr irpaipi looya enkare loobukoki naa emukunda enkare naa ore tesiadi ele lee ketii irpaek sidan otuunoki naa ore irpaek naa entoki sidai oleng' teneun oltung'ani amu kakiret toonkoitoi kumok amu iindim ninye aitayu lelo paek nilo amirr niidim sii aitayu lelo paek nilo aitobirie enkurma naa ore ina kurma naa aikiret tenkang' ino , ore ai toki ore tanakata kulo paipi tenitobirakini ena mukunda aitobiraki naa keeku keya enkare inchot pookin ele shamba naa ore etiu neija naa kenyoriju inakata emukunda ino aitobiraki enaa enidolita ena enatiu.

Ore tenadol nanu ena siaai naa kadamu enkiremore amu tenadol ele tung'ani naa kegira aitayu inkitunkuuni tolchamba inkitunkuuni naidipa aakuto neidipa neidipa aitubulu aitobiraki neeku etaa inakata keyiarau ashua kemirayu kuna kitunkuuni naa ore tenintayu kuna kitunkuuni keeku indim aiteru biashara ino amu keeku naa keeta entoki nimir ina kata ore etiu nejia ore kuna kitunkuuni naa indim naaji oltung'ani atipika endaa ino naa keeku inakata kitareo siiyie makewon.

Wore taata esiai naitumiyai imashini teunore, arashu tenkesare, naa esiai sidai oleng' teneyiolou iltunganak arashu teneibung iltunganak. Wore entoki nabo nanyorr tenitumiyai imashinini, naa keaku inakata mitu.,mi., mutumiai isai kumok, amu wore emashini, naa keas esiai sapuk alang enaas oltungani, wore ae toki, wore emashini, naa keas esiai sidai alangu teneas oltungani, amu wore oltungani keya isai kumok, naa wore ena mashini naa iyie naa lokira ai control neeku, iyie loi loitore ena mashini. Neeku wore taata esiai emashi ekuna eunoto arashu enkesare naa aisidai tenitumiya iltunganak imashinini.

Enetipat ena bae oleng amu ore tenakata anaa enidolta tene wueji , naa ekiata oltarakita , nikiata orori. Naa ore ele tarakita , keoku ena terit ,nepik ena rori , neyay ewueji aibukoo tiay wueji. Ore etiu nejia , ore tenakata , empikata epikita ele tarakita ele rori ena terit naa meya isaai kumok anaa inaaya nai iltunganak teneas ena siai. Amu ore naa iltunganak naa too nkijikoni ninche epik niaku keya isaai kumok. Ore naa ele tarakita ele tarakita naa kesioki ninye aiput niaku kesiokini inakata aidip ena siai.

Enetipat ena baye oleng temurua ang amu ore kitunkuu naa entire niyieu oltung'ani tenkaji ino ore eyia nejia naa indiim atipika endaa ino naa keitamelon endaa ino naitobir sii ore taata te murua aang keetai iltung'anak loomir inkitunkuuni neeku teniata naaji oltung'ani inkitunkuuni naabaji naa indiim aiteru biashara ino naa ore ina biashara naa ekiret amu ore ina biashara ino itum iropiyiani naa ekiret toonkoitoi kumok naapasha.

Kanyorr nanu enabaye oleng' amu ore enabaye naa embaye sidai tenees oltung'ani amu ore enkurue teniata oltung'ani naa keeku inakata iata entoki etipat oleng' amu ore nabo teneeku naai iata enkurue oltung'ani tewueji ina naa keeku inakata esiai sidai ina niata ina kata, ore etiu neija ore ninye olchala lookuna kurueni inonok teniata oltung'ani naa intumia enaa fertiliser tolchamba lino arashu amirr ninye oltung'ani ina fertiliser ore sii ai toki ore nkurueni naa keeta nkirri enye proteins oleng' , ore etiu neija kesioyo nkirri onkurueni tosokoni menyanyukie inookuda kulie nguesin enaa nkishu menyanyukie nkirri enye kesioyo nkirri enye oleng', neeku ore ena toki naa enetipata oleng' teneeta oltung'ani.

Ene tipat ena baye oleng' taata tolosho pookin, amu wore enkisuma, nemeeta oltungani tenakata lemeyieou nisume. Amu wore tenisuma oltungani, naa iyiolou dii intokitin kumok nemikintoki intokitin kumok aim. Amu wore entoki edukuya tenisuma oltungani, iyielou ninye inkutukie kumok, enaa enkutuk oolashumba, niyiolou sii airroro kiswahili, neeku itumoki inakata airrorie iltunganak kumok loonkuapin napaaasha. Wore ae toki, wore ninye tenisuma oltungani naa itumoki, elele itum naaji esiai sidai oleng', naa indim sii inakata aiteru enkae siai ino naaji oltungani amu keeku naa inakata iyata, iyielo inkoitoi kumok niidim aiterunye isiatin naapaasha.

Wore enabaye naa embaye taata naibungita iltunganak pookin tenkop ang', amu wore esimu, nemeeta oltungani tenakata lemeyieou neeta, naa keeta sii pookingae tenakata esimu amu wore esimu naaijo ena nidolta tene naa indiim oltungani airrorie olikae tungani lolakwa, neeku mintoki ninye naaji aaku idumunye alo aingorru ilo tungani bora akeyie teneeku iata esimu, naa itumoki Ina kata airrorie ata elakwa. Wore sii aitoki, iindim airriwai irmesegi tesimu naaijo ena, amu keeku, niidim sii atangamu irmesegi telikae tungani, wore sii ae toki, wore esimu naaijo ena naa indim inakata atijinga internet ninguraa ajo kainyoo nakira aendelea, niindim sii aikonekta entoki naaijo wifi neeku wore taata esimu naa entoki sidai teneeta oltungani oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa ketii ena tasat naatii tedukuya iyiook tene naa ore tene wueji naa kegirae aitayu mbenek. Naa ore kuna benek naa kitumiay too nkoitoi kumok oleng amu kelelek aa mbenek eshai arashu iniay toki ake naa ore nena benek naa kitumiay peret iltunganak.

Ore taata ena bae naa enetipat oleng amu ore eunoto ornyanya naa entoki siai oleng naa kesitae dii ninye apake ata tolarin kumok oshomoito . Neaku ore tenakata anaa enikidolta tene wueji, ore ele lee naa kegira aitayu irnyanya lokuto naa ore kulo naa etaa inakata kidim oltungani aitumia arashu etaa ninye tenakata awaita sokoni. Niaku ore ena naa entoki sidai tenibung iltunganak oleng amu ore tenakata anaa kulo nyanya lidolta tene naa iya nai sokoni nilo amir , nintayu iropiyiani sidan , niaku indipa inakata oltungani anoto esiai. Ore sii ae toki , ore kulo nyanya naa indim ninye aitushulaki endaa ino naa keyau eropili sidai endaa ino , nitobir sii ina daa metisidana.

Ore taata matumizi e internet e sukuul neyaua grades arashu graduates e abori oleng' naa ore pee eyaua naa ore itung'anak kumok naa kejing'ita ninche internet aing'orr intokitiin nemenetipat, ore etiu neija naa ore taata te sukuul naa ore internet naa kifaa pee kiret oleng' amu ore iata ina internet e sukuul iindim naaji oltung'ani aisumare ninye amu itumoki inakata aitayu intokitin te online, nidol naa intokitin pookin naapaasha ore etiu neija ore taata ninche nkerra oosukuuulini kumok naa kegirai aitumia internet tenkoitoi nemishiaa amu kiing'orr intokitin torrok naa kiinyial indamunot enye.

Ore taata nanu tenadol ena siai, naa kadol esiai etipat oleng',amu esiai oonyanya naa esiai taata naibunga iltunganak kumok teboo teneoji, amu ninye ilnyanya laijo kulo tanakata tenimir oltungani naimiru iropiyiani sidan, ore nena ropiyiani naa ekiret toonkoitoi kumok. Ore aitoki teniata tanakata ilnyanya laijo kulo naa tenilo ninye aton teoji peeinteru ake amir naa keaku nakata interua oltungani esiai ino neeku oltungani dii aigero kewon. Ore aitoki ore kulo nyanya teniyeir dii ninye naa kitobir endaa ino oleng'.